Gimatimore kae en ni i magi pii ma iolo e gigo mopidh. Aparo ni mae en majan. Koro gini dang'a puonj ng'ato kaki time mana gi nyise nonyiew onyiewo masinde gi .Masidne gi kosenyiweo to dhi miye tich mayot e olo pi e chambe gi e kodhi ne mopidho gi. Mae ber kendo yot moloyo wuotho gi mbugru e pouodho kiolo pii e tielo ka tielo. Kiti mae yot newach idhi olo ne kothe mangeny e saa achiel lakini mbugru nyaka wang iwuoth etielo ka tielo ma be inyalo kose tieko koro oyot kendo ober newach ok omiyi tich matek.

Jiko okoa ni, tiyo kode yot kendo jiko wuon yot kipime gi jiko moko molos gi lowo ka. Jiko ni yot kendo otegno kendo otiyo maber. Koro gimonego itim kisenyiewo maka ama iseloso ama iseruwo makaa ni ii kidwa moko jiko tuketo mana makaa matin mana e bur kanyo. Bur no dhi kawo makaa matin ahinya. Kiseketo , timoke gipiny gipiny kuma imoke no kisemoke to koro idhi tiyo kode ba ka sama idwaro ni ilor dho jiko to gimineno ka dhoge no emibiro ga ywayo tiloro gino be ber nikeche ne emodhi ting'o ni buru buru oik dhi oukore e bwo jiko . Tij jiko ni ber moloyo kendo tek mana ni ichule kaka dwarore. Jiko ni bro konyi kendi bro dak kodi higni mangeny. Tem kaw jiko ni mondo ibi iduok na wach ine ane kaka obo timoni maber.

Gimo kwongo manyalo puonjo jalno makia ong'we yamo kata kakitiyo godo en, anyalo nyise ni mondo okwong onyiewu sime, sime moko manya sani ma digital gi. Kosenyiewo sime ni todhi biro ira tadhi puonj ekaka onego bed ni otimo kaka onego bed ni ogocho ne ng'ato, kaka onego bed no oro pesa, kaka onego bed ni onyiew gik moko e ong'we yamo gimoramora ma jalni bro dwaro tabro puonje mondo ong'e gigi , newach piny masani ni en opiny ma osudo mbele. Kila gimoro kamoro en timore e ong'we yamo. Koro gimaduong' mabro puonje en ma apimoni go kendo abro puonje kaka ng'ato nya ng'iewo data kaka ngato nya gocho ne nyawadgi e whatsupp, kaka ng'ato nya kata manyo tich e ong'we yamo, yaani gigo mangeny mabro puonjo jalno makia kaki tiyo gong'we yamo.

Abiro kwongo moso jalni. Kasemose maber gi mor mamiyo chunye ok tho , to koro adhi penje ni to pesa ni ioro ne ng'ano to be ng'ano isewuoyo go, be oyie jduoko ni pesa no. Konyisa ni ng'ano pok owuoyo godo ama ngano otamre pesa, gimadhi timo ka agent adhi ng'iyo e akaunt mar ng'ani e pesa te moseoro mondane ni ng'ani en adier nooro pesa kuma ok odwa ni. Koseyiena tadhi temo gocho ne ng'at moor ne pesa ni ng'atni komako sime tadhi wuoyo kode maber tadhi nyise nodwokne odwok pesa ni .To ka otamore tadhi e okang' machielo. Adhi kawo pesa ni kagole akaunt mar nga ng'at manende oorne pesa ni newach atemo wuoyo kode to tamore . Koro onge gimoro machielo manyalo timo newach ka en aier ni gikiare to ng'ani ooro pesa ka kia to pesa ni obende odich godo gimanyalo timo en mana gole kuom jalno moorne go taduoke ne wuon pesa. Ang'e ni gikanyo wuon pesa bro yudo koyudo konyruok.

Mae mae dhi lure gi kuma jalni owite mizigo ne ni newach, ka owite kuma ne owuokie awach ni owuok Amerka obiro kenya .Kano wite amerka gimanyalo timo en go neno kaka dang' agoch Amerka mondo wapenj ka bende jogo nyalo bedo noneno mizigo moro mowe kumoro ama gibed ni ng'ato nokawo mizigo moro ma ok mare. To kapo olale ka olor kenya kae, gimanya kuongo timo en penjo jogo jogo manende nikode ka be oneno mizigo ni . To ka pok giduoka tadhi ng'iyo adhi ng'iyo e pichni ma nyiso gi jogo manende nikanyo gi gigo manende gin go . An gadier ni ka achiel kuom gi okawe to nyaka wane e gimiluongo ni CCTV nyaka wan wane kanyo. Mano e gima nyalo timo mondo akonye oyud oyud gike mane en godo go.